Mũmera ũcio wa itunda nĩ kũũma ũũmĩte. Ũũmĩte hihi nĩ kũaga maaĩ maiganu kana mũrimũ wĩ harĩa gĩtinainĩ, mĩri-inĩ, kwogwo ĩgatũma mũmera ũcio ũũme na matunda mau magatuĩka ma kũhoha na kũũma.

Mbere nĩ kwamba kũmwĩra kũrĩa ahũra thimũ nĩkuo nĩkuo Utalii College, ũcoke mũgeithanie, ũcoke ũkĩmũtarĩrie ũrĩa kĩrĩa gĩothe kĩendekaga mũrutwo akĩingĩra, kira kĩndũ kĩrendeka, na nonginya hihi mũrutwo agĩthiĩ nĩgetha aihũrie maũndũ merĩ matatũ na maratathi, kana ona aingĩre na mũtambo wa thimũ kana kompiuta nĩgetha ahote gũkorwo e ũmwe wa mũrutwo kũu.

Ũkũhanda mũmera ũcio o ta mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ya matunda no ũyũ nĩwĩikarangaga kahinda karaihu. Nĩũgũgĩcoka ũciare matunda mau, tweterere makũre na meruhe, makĩĩruha ningĩ nĩguo magĩcokaga gũtuĩka ma kũhũthĩrwo na njĩra ya kũrĩo kana kwendia.

Andũ me hamwe nĩ matũmaga igongona tarĩu rĩkorwo rĩ rĩega, na gũcoka gũ gũgĩkenerera, na kũrĩkĩra ũthaka wario, nĩ tondũ andũ nĩaingĩ, na hihi onagũgagĩkorwo rwĩmbo no megũkĩina, na maũndũ mangĩ, na gwĩkĩra wĩira ta ũhoro ũcio nĩwahanĩka.

Nĩ kũrĩ Agha khan Hospital kũu na Kannika Hospital, Africa Inuka, Saint Jairus Hospital na Kisumu Specialist, nĩcio ciĩ Gĩthumo. Tũgĩcoka tũkĩona Gĩthumo kauntĩ no kũrĩ na thibitarĩ ya kuo.

Nĩ mũthako wa ngerekano ũrĩa wa mũtino ũrĩa ũraumĩrire Gĩthũrai, mũirĩtu, airĩtu erĩ makĩaria mbere ya kamera. Umwe rĩu ndarahota kuuga ũrĩa gwathiĩ wega na Gĩthũngũ, rĩu ũyũ ũngĩ akauga amũteithie na Gĩthwaĩri nĩkĩo oĩ, kwogũo rĩu ciana igathaka tarĩ ngerekano. Rĩu ũhoro ũcio nĩguo ũtheketie mũno ica ikuhĩ.